Ara nanu emembai tolturrur loji le Katoko. Na ore ele turrurr ekishum oshi impisai tewiki. Enkolong ejumatatu. Na ore kuna pisai tenishum tiatua lapaitin okuni, kulingana enaa oncheyai inonok natii ilo turrurr nitipika duo impisai nidipa atipika, ore tiatua ilapaitin okuni, nekidim ele turrurr aishoo esile kulingana ompisai nidipa atushuma tiatua lelo apaitin okuni. Nikinchori katitin uni nena pisai nitushuma tiatua lelo apaitin okuni. Neeku enetipat atareto nanu ina tenkaraki ore tesiai ebiashara ai, naa ailepunye.

Ore ngolikinot naata kuna api etaata naishooyo mpisai naore nye enedukuya ore intrest enye naketii shumata oleng ore enkae teniya mpisai taata na enkitanyamali oleng erishata nishukie naduo pisai na kekiti ebaki niya mpisai taata nikinchori nkolongi napishana pitum atushuko naduo pisai na ore eninko teniyeu niya esile aitobiraki ningoru na enaap naigerokino ena bank e cbk amu keeta enikoboeduaya intrest enye neakukekiti intrest enye nitoki si aku nikintanyamali oleng pilak naduo pisai inonok.